Gima aneno ka timore kar ka a en ni puodho iketo oketne oduma kendo oket mondo obed gi yamo maber e tie oduma ema omiyo ogol potene man gi piny mondo tie oduma ler mondo ochopie ler mar chieng kata muya bende maler seche ma chieng' rieny kendo seche ma koth bende chwe.